Ma en etich mar pur. Gima biro epacha kaneno tij pur to ang'eyoni namba achiel kata namba mokuongo, en nii chiemo nyaka yudore chiemo nyalo yudore eyore mang'eny inyalo pur ti iuso gima opidhno to iyudo pesa ee to ii iberogo ngima kata inyalo kaw gima iuso ka en chiemo michamo inyalo chame eot tokonyo joma ni e oot.